Uh ore entoki edukuya naisidai ena siai tenepuo iltung'anak apuo ayiolou nepuo aas isiaitin naijio kuna amu ore enaa enidolita idolta ajo etipikaki enkare atua ele puya neturi engumoto aturoki engumoto tenkop petumoki ina are ashomo airopija ashu etumoki ashomo atisidana petumokini atipik intokitin pookin sidain nayieuni nepuoi apuo ashumie tiatua ena are naa inakata epuo atum enkolong naaolo awosh directly neeku ina pee idol ajo ore iltung'anak kumok nees esiai naijio ena nepuo apuo apik ajo sinanu naa ena are embata irkeek petumoki airopija ewueji netii iloipi sidain naa embaye sidai oleng embaye etipat ena temurua nagira aendelea tomuruan kumok oleng neeku ninye embaye etipat naidim ahomo atejo.

Ee ore tiatua nkuapi ashu emurua nikimanya iyiook naa ekiyolo ekiata eyiolounoto sapuk, obaa naijo Kuna naagira aendelea temurua, aa keetae keetae ntokitin napuoi apuo adptu naijo Kuna, nepuoi aitumia Nena tona enye, anaa olchani nepuo iltunganak aapuo aok. naitumiae sii Nena tona enye apuo ayiengunye kulie tokitin, nepuoi apuo aun tiae wueji pee itoki ele Shani aitoki alo abulu, neeku ninche ntokitin nidim atejo ashu aa enino naidim atayiolo nanu too ntokitin naipirta ena Shani nadotuni mpaka ntona enyenak.

Ore entoki ashu embae etipat oleng natoito dukuya tenewueji nidolita ajo ore kuna tokitin nidolita tenewueji na orpayian ele otii atua enkaji, idolta na ajo sinanu creati tinewueji nidolita ajo ore elepayian na oltungani oiterua ninye biashara arashu a laiterua ninye apik ilotorok alo metaa kelo alo ai fuga lotorok pelo atum enaisho olotorok nembae ena sidai oleng, nepuo ltunganak ayiolou ajo ore sininche lotorok na keramati nitau enaisho nelo na oltungani alo aremu petumokiashomo atimira inaisho tonkulie rishat neaku ore sininye enabae olotorok naembae sidai oleng nanarikino peyiolou ltunganak ajo keret ltunganak oleng na keret biashara meshomo dukuya anaa nkulie biasharani ake pookin.

Ore ena siai naa embae sidai ena oleng naa ebae sidai temurua nikimanya iyiook oleng, amu ore irparakuo kumok Lena kop naa kepuo apuo arut ilotorok neeku, ore ena naa ebae etipat oleng, ebae, sidai ena oleng temurua tenepuo iltunganak aapuo arut ilotorok netumi enaisho naijo ena, idolta ajo ore enaisho naa enaisho sidai ena naa kidimi aatipik nkasukun, nepiki nkarara nepuoi aapuo amir, nepiki nkarara sidan oleng, pre sii eneikunari ena siai, ekipuo iyiook aapuo ainok enkima te Bata nkidongi oolotorok, nelo Ina puruo alo aisikie ilotorok, netumoki ashomo aitayitu enaisho telelo otorok, neeku embae etipat sii ninye ena oleng, tenepuo iltunganak nepuo aayiolou ajp ore ilotorok kisidai oleng tenepuoi aaramat amu keret iltunganak pookin, too ntokitin pookin naagira aendelea, naa kishori sii ninche edaa ana akule tokitin ake kumok nagira aendelea temurua.

Ore entoki edukuya naanarikino pee iliki oltungani tene wueji naa kenarikino nchere nilo ayau iltunganak, niliki enaikunaeri teneini ntokitin naijo Kuna anaa olnyanyai, niliki enaikunakini teneini empuliya, aapik pole pole nintodol oltungani enikoni teneini, nisum oltungani metayiolo eyiolounoto, nagit oleng too mbaa naipirta Kuna, niliki doi ninye nchere erishata naishaakino pee epuoi aapuo aunisho, niliki erishata, nemenarikino pee ilo oltungani aunisho, tenkaraki kidimayu pee ilo atum asara neeku nena oitoi ifaa nilo oltungani asujaa, nilo aing'or oleng tenkaraki mbaaa, naapoito dukuya neeku, ninche nanu aidim ashomo atejo nkoitoi, Nena naa kenarikino oltungani pee llo agolie nilo ayiolou mbaa naagira apuo dukuya temurua, neeku ninche aidim atejo, Ina paa ene tipat oleng ena siai, neeku nchere kifaa oltungani pee ilo ayiolou.

Ore ena bae naa ebae sidai oleng etipat naishaakino oltungani pee ilo aas aitoti nkishu alo aisho inkujit anaa enidolita Kuna kishu ajo ore nchere Kuna. kishu naa kepir kina kishu oleng tenkaraki enkitotio nagirae aitoti, tenkaraki nkujit naishoritae, olopeny, neeku ebae. Etipat ena oleng, naanarikino oltungani pee ilo ayiolou, neeku Nena mbaa ashu nena reteni naa narikino oltungani peyie ilo asujaa, nilo ayiolou nchere, aisidai oleng, naa enetipat ena bae , pee ilo oltungani aibung' nilo agolie, neeku Ina nanu pee ajito ene tipat oleng, tiatua ntokitin pookin naagira aendelea, aisidai ake tenilo ayiolou nilo aibung' ajo ebae emaana ena oleng enkitotio oo nkishu. neeku kepuo iltunganak aitoti nkishu nepuo nkishu apiru nepuo atum nkiri netum kule. neeku Ina pee atejo nanu enetipat ena siai oleng tenepuo iltunganak esiai oonkishu.

Ore embae edukuya naishakino oltungani piyiolou ashu pitum atagolie pilo aiteru esiai naijo ena na ore enedukuya na nchere kenarikino oltungani pilo ayiolou ajo kanyio padungito eleshani, na kanyio faida nakaa asara eyau amu ore teniyiolo irkiek namaeesiai ekawaida pedungi irkiek towuejitin natii kake kenarikino piyiolou ajo kanyio pidungito ele shani ,ore embae eare keyieu enamashini nikingasae aitengen oleng pitum enkariano enkitumiata enamashini amu maa duo orpang ele nama olalem emashini enda na keyieu engeno nilo aitumiare, neaku keyieu oltungani peyie kingasai aitengen enilo aiko pintumia enamashini nipik eilata niko teninkurukurie, eninko tenilo alo aar, neaku ina mbaa nanarikino piyiolo oltungani tenilo aitumia enamashini.

Naa nidolita, idolita a jo ilmatunda kulo sidan oleng, oogira abulu tene wueji, idolta Ajo ore tene wueji na ketii entoki naji olmalenke naa ninche kulo ogira abulu tene wueji naa ore ebae etipat oleng naanarikino pee iyas oltungani tene, naa peyie ilo alo aun te wueji sidai, amu kebulu kulo tokitin tesiokinoto, ilo abukoki enkare, ninkaraa peyie meer intokitin neeku I a ebae etipat oleng, naanarikino oltungani pee itumoki ashomo ataasa ena bae eunoto ekulo matundai, neeku Ina ebae naidim nanu atejo kenarikino, oltungani pee iyiolo pee itumoki ashomo ataasa ena siai ashu ena bae e olmatunda, atuuno.

Ore enaa enidolita naa embaye sidai ena oleng' nataasa ele tung'ani tene nidol taa ajo eshomo adung'idung' kuna kirikik kengasa aitokitokie kuna kirik nedung'idung' inkutitik aitaa small pieces naa ina ebaye ee tipat oleng' nenarikino oltung'ani pilo ang'asa pee ilo ayierre ena kiring'o neeku ina paa enetipat ena baye naa inaa pee kijito iyook ore ena bae naa embaye etipat oleng' narikino peyie easi ing'asa oltung'ani alo aitokitokie ikirik itu ing'asa naa ayierr oree peintokitokie naa ina kata itumoki ashomo aikaraanka atipika intokiting' duo pookin naifa nilo aikaraankishore neeku ina embae najo nanu ninye enetipat oleng' najii pilo oltung'ani piilo ayiolou peeitumoki ashomo aitobira ena daa.

Ore enaa enidolita ajo ore ele tungani naa empeku egira aitobir arashu aa kegira ai prepare aitobir, peyie etumoki ashomo atuuno kulo matunda, arashu aa kulo nganayio, neeku ninye entoki sidai oleng ebae emaana. pee ingas oltungani alo ayiolou iloito alo aas ena siai, neeku ina entoki naidim nanu atejo, ninye ene maana oleng, tenilo aliki oltungani enikoni tenangasi ashum, enikoni tenebukokini enkare, Aiko nejia, enikoni teneramati ningor pee menya ntokitin, esaa arashu aa enkabila nilo aun, enkabila oo lelo tokitin, loofaa nilo aing'oru olmatunda, neeku ninye entoki najo nanu kenarikino oltungani pee ingas alo ayiolou eton eitu ilo aas ena siai niyiolou eyiolounoto nagit, mbaa naipirta ena siai.

Ore enaa enidolita naa enkabila sidai ena oleng' entoki najo ilmaasai pilipili naa ninche kuna naa kenarikino oltungani piilo ashilu engabila sidai oleng' amu ore siininje ena toki najo pilipili naa keeta inkabilaritin kumok oleng' Ketii inadwa oleng netii inemedwa oleng naa keyieu nilo atum eyiolounoto sapuk oleng e keret oltung'ani oleng' naa keeta siininje biashara oleng nalo oltung'ani alo aas naa kereu dukuya ata ngotelini nerewaki iltung'anak oonya naa entoki etipat siininje oleng tenilo aun tolchamba lino amu milau eninko piilo aun niaku ninje nai nanu ajo ore ena abila naa aisidai oleng amu kilo aret oltung'ani metutumo siininje nguti pisai

Aikumok rorei kumok ooning'o te nkop oipirta ena baye ookuna ile naapiki ilkarara, amuu kejo ltunganak kumok ore kuna ile nemesidanmejo lkulikai ltunganak kepo kuna ile aapo aaku nepo aaroyo, nepo aisababisha mchafuko sapuk oleng epo aicause germs neaku lelo ilarengen kumok laning'ito nanu eipirta ena siaai naipirta kuna ile naapik inkarara, nejo lkulikai ore kuna ile naapiki inkarara naaa keya nepiki inkariak aitushulaki oo inkariak aitushulaki aapuo aamir, nejo lkulikai ore kuna arara eya naaku chafuii, nepo ake ltungana aapuo aapik kule etu angas aing'uraa, neaku nena imbaa ashu lelo roreii ooogira aientelea eipirta esiai empikata ookule oo kuna arara, naa embaye naa nanariko egoliki oleng neing'urari naleng pemeitoki alo dukuya.

Ore entoki nalotu indamunot tenidol irparakuo ashua tenidol iltung'anak ibung'ita enkerr enkeju aikunaki inji naa ore entoki edukuya ninterr adamu nidamu ajo ketii kidimai naa orkikuei otara ena kerr enkeju naa kelelek oleng aninye otara ena kerr enkeju neeku ninye interr adamu ajo eh ninye egirae aitai tenewueji ashua eta ashu etara inkek etororo ilkiku etororo ilchumai ashua iltupai etororo ena kerr neeku ninye egirae anyok aing'uraa tenaa ketumi te tenkeju neeku ore te nanu erishata muj nadol enkerr ibung'aki aing'uraa enkeju wenkalem nadamu naake ajo kidimai netii entoki natara ena kerr ena keju niaku ninye egirae aing'uraa tenaa kitayuni.

Eh tening'orr ena beshen naa ketii indaiki kumok nidol oltung'ani tenewueji uh indaiki kuna napuoi apuo ayierr eng'asi apuo aitobirr amu ore tenakata teneng'ueji entoki edukuya nadolta nanu tene kadolta nanu tewoji ornyanyai otudung'udung'oki aitobiraki adolita inkarati etii inkarati kumok sininche tenewueji adolta entoki naji mishiiri sininche tenewueji noona nanyori adolita entoki najo ilashumpa cucumber sininye tenewoji nena natudung'udung'oki teneweji nadolita pilipili ketii sininye pilipili atua ena beshen ejo peelo aitobirr iltung'anak inkoshua neeku ina kajo oshi ina petipika iltung'anak enewueji niaku ninche naa intokiting nadolta tene.

Mh ore ena siai nadol ajo enkurriny ena naitaini tonkishu naa esiai etipat ena oleng esiai e maana oleng tenkop ang naa eisapuk oleng ena siai napuoi apuo aitai iila ashua inkurrinyo tonkishu amu ore enkurriny neilata sidai naidim nitushul osalad nilo alo ayierishore ode piilo ayierishore nikilo alo aret niaku minyiang'u iyie kimbo neminyiang'u salad keeku ninye ake ilo ayierishore nepuoi apuo aikarangishore tonkang'itie naa sidai sii ena ilata amu itumoki oltung'ani ashomo atooko neaku embaye sidai sininye ena oleng nagira aendeleya ashua embaye kitok oleng ena nagirae aasie emurua neeku nejia etiu intokitin ashua imbaa kumok nagira aendelea tenewueji.

Ekisapuk ena siai oleng tenkop ang' ebae sapuk ena nagira aendelea, toolaramataka ashu aa tooltunganak oopuo aun ilchampai, amu ninche oopuo aitumia mpekui naijo kuna, ore ena naa empeku, entoki sidai ena neuni te nkop, neeku ore iltunganak kumok toolchampai, naa ninche oyiolo oleng eneikunari ena siai, eisai asa hoo nemekintumia iyiook oleng kulikae tunganak oitumia neeku ebae sidai ena oleng. neeku Nena ebae naidim nanu atejo ipirta Nena siai ekuna pekui

Ore entoki naidim atolimu naloito dukuya tewueji naa adolta ajo oltung'ani ele otipika imbenek atua enkare etumukunye ehm kajo ele ore ele tung'ani naa kejo peelo aitumia kuna benek enaa olchani nentoki etipat ina oleng nagira aendelea temurua entoki sidai ina tenepuo iltung'anak ayiolou aishoo ate irkeek laijio kulo le kimaasae nemitoki aitumia irkeek le sipitali poki kata neeku ninye nanu entoki naidim atolimu nadolita nagira alo dukuya teneweji oltung'ani ogira amuku irkeek te tiatua enkare petumoki ashomo atooko.

Ore entoki ashu entoki nadanu nanu tanadol kunatokitin na ntokitin kuna najo irnasaai, enkuku ena najo irmaasai osambulal na aitoronok oleng enakuku sanisana tenilo oltungani arorua ewueji natoikio enakuku amu keji oshi ore enakuku na keeta esimu oleng kindim nikintejia tenilo aim inewueji miata namuka ,neanu taa nkukuni kuna naponu erishata nashieta, neaku nkukuni nidol ena kuku nilo oltungani aishoo inamuka ningoru olotungani namuka sidain nijo nkabut nilo alo aitopip arashu a nilio aishopo esidai pemitoki ashomo atororua amu kaitoronok oleng na keyau moyiaritin kumok ayaki ltunganak neaku kebarikino ake pilo oltungani arip keon pipaashare ntokitin naijo kuna napuoopuo tenkata enchan.

Ore teneweji entoki nadolita nagira aasa tene naa idol nchere ajo oltung'uni ele otudung'udung'o intokitin irmapepeni orpayek ontokiting pookin olchamba osara oltoki laijio ilmaisurin peelo aisho inkishu enyenak ashua intare enyenak neku idolta ajo ninye nagira ninye ele oibung'ibung'ita intokitin teneweji naa ore intokitin naijio kuna naa keeta keetae emashini nalo adung'udung aitaa kutitik naidolta ajo kibung'ita ele tung'ani nena tokitin idipa ae krasha ashu idipa atudung'udung'o neeku ninye nagira aendelea tene ore enadol enatoki naa ninye aidim atolimu ajo endaa onkishu ena ashu ontare onkerra naibung'ibung'ita ele tung'ani tene oshi napuoi aisho inkishu ekule arashu inkishu kuna naikenori tonkajijik nemepuo ninche ae wueji.

Ore teningor ena tokiti naa irbaketi kulo ashua ildimui, ildiraami. Irkokoyo oopuo aitobiru ninche tempira. Ore irmaarenke kumok oleng naajo iltunganak kumok naipirta arashua eimu ena siai naa kejo iltunganak kumok lleng ore intokitin oompirai naa keitorok amu keshurtaki imoyiaritin kepik iltunganak imoyiaritin imesapii duo oleng teningor meitukuoi oleng. Kejo kulikai empira naa keidim ashomo aa tenewosh enkolong naa kelo naa kelo ainyial atum orgusil, nelo aponari dama ore peyie eiropiju neitoki aibelekeny ebaduo sapuko enye ashuu enkinyisho enye. Niaku ketii ilomon kumok oleng naa lelo nanu irmarenkeni kumok latoningo eimu kuna tokitin oompirai

Mmh ore entoki edukuya ore kulo lidollta naa irkuniani kumok sapukin lonkuk inkuk kuna napuoi apuo adung'u inkuk kuna nadung'i nepuoi apuo anuk nore entoki edukuya nanarikino oltung'ani piyiolou ashua eng'eno naa kenarikino piyata naa ing'as aing'oru oltung'ani kokoyei ashu oltung'ni muj oota ingufu likilo adung'oki nena kuk oyiolo atudung'o irkek esidai neyiolo aipanga esidai netumoki ashomo atunuka lelo keek nisho ilo jiko meoku kabisa petumoki ashomo anoto inkuk sidain ore embaye eare keyiu nitum oltung'ani ashu olainyiang'ani laa ore ake peeku ele jiko nilo alo aata olainyiang'ani sidai lilo amiraki metaa milo abolu oljiko nitoki inkuk abik eton naa memira amu ore naa inkuk naa kepuo arruoyo kepuo arrara asaa belo enchan ashaiki neeku keyieu ake niata olainyiang'ani sidai otumoki ashomo ainyiang'u inkuk inonok.

Ore taara muj nadol ena ntokii ena siai nagira aendelea tene nadol ajoo siai ana emashini naloo aisiaga ntokitin naloo airony' intokiting' kabisaa. Naa kadamu nkolong naboo nikishomoo apoo ayau lkikwaa arashu miwa nipoo apaa airony' kabisaa tena mashini neloo aifinyaa aitaiyuu naa aare, ee aitaii enia kitii juiis te atua namolook oleng. Neaku nebaya nalotuu nanu nadol nadoluu ndamunot teneaku atodua ltung'ana aasita ena siai aimie ntoking' atua ena mashinii naloo airony' ntokitin. Naa ebayi sidai ana oleng naa kanarikino ltung'ana pee epoo apuoo aigolie nepoo aibung'u pee etuum apuo aas enia siai amu kesidai ana sia oleng amu meyaa erishata sapuk nkitii erishata ake eyaa nileet ntokitin enoo pooki abaa naa niyeu.

Ore embae ashu a ,ore embae nayiolo nanu naipirta ena kuku, na kayiolo ajo ore enakukuu na enkukuu enkare ena nabik tiatua enkare nagut, mapokiare etumieki ena ngues na engwes ana na ketotonok mpukunot olengamu keeta lukuny naikaah amu ore ensohi kayapidol ,ee neaku ore ena kukuu na enkukuu ena natoronok emgare sapukin ake etii naa ketii ltunganak la kepuo ninche nepuo aitau kuna kukuuni nepuo ayier, nepuo apuo anya, neaku lolo lomon layiololorpirra anaakukuu.

Ee ore entoki nalotu damunot ainei teeniki atodua ena tasat, naa kadolta ajo ore ena tasat naibungita entoki naji coconut ninye ena nagira ena tasat aibung' aitayu inatoki naibor natii atua, naa ore erishata pookin nadol ena toki nadamu enkolong' nabo nashomo edaalo e coast ashu edaalo epuonu, nepuo aisho iyiook intokitin naijo coconut nikipuo ainepu tenkumoi enye. nadamu ajo ore ena toki naji coconut naa kegol ebelata , melelek ake duo peeibel enna toki amu ore ena shoji ngiro natii shumata, naa kegol oleng mme ake duo ilo abel Kwa urahisi neeku kegol ebelata oleng ena toki naji coconut neeku in nanu entoki naidim atolimu ajo ore erishata muj natoduo coconut kadamu Ina rishata apa naidim atebela

Ee orenentoki naidim atolimu embae edukuya na kaidim atejo embae sidai ena oleng napuoi aitumia ena kulo jikoi apuo ayerishore kulo le kisasa ashu a kulo lenarishata, amu ore entoki edukuya kesidai ena oleng amu ltunganak le apa irkiwk epuoi aitumia na ore rkiek epuo aitumia na olchafu sapuk oleng na keyau nkuruon na kepuo ainyal enkima nitorok enkaji kaiidim atejo ore ana peyauni kulo jikoi na maendeleo ashu a neyawua enkisosiom tenasiai eyiarare ntuko pookin naba ana eniyierita kesioki aitoki tesiokinoto oleng neaku inananu entoki naidim atejo ipirta esiai oljikoi amu kisaidia ltunganak oleng tesajata naipirta jikoni weyiarare

Ore tenewueji naa ketii ntokitin kumok nadolita , ore entoki edukuya , adolita spinach nauno teshumata kuna baoi ninche toki sapuk nadolta tene, ore enkae toki eare , adolta ormalenke euno sininye tiabori kuna tairi nidolita tene, adolta mposhok euno sininche tenewueji tekuna dirooni naipangana tenewueji ekuna baoi , nadolita sii kulie tokitin nanyori natii atua tidie wueji nauno sininche tidie wueji, adolita wayai naa kajo inositima arashua naisupply enkare netii naa mbaoi naosho oranki, oranki laijo ke kisikitoi , orpus naa ninche ntokitin napuito dukuya nadolta nanu tene wueji neeku nena tokitin naa naalio tene.